ore esiai nagira aendelea tene, naa eunoto oodaiki, ashu eunoto oonkaitubulu te greenhouse, ore greenhouse naa enkaji o maaua ashu nkaitubulu nemeidim aatubulu tewueji netii enkolong; neeku, ore greenhouse naa entoki naisaidia iltungana tenkitubulunoto edaa, terishata pookin, tenkata olameyu, tenkata enchan, kisaidia iltunganak metaa kesioki inkaitubulu abulu.

Ore irereni latoning'o loipirta ena bae naa, ore orkikua tenebulu naa kifaa na kedung'idung'i, nedung'idung'i nipangai aitobiraki, nepiki irkuniyiani. Ore enapikata orkuniyiani yiolo entoki naisaidia na kegira aisaidia metaa kenapayu asioki. Ketumoki oltung'ani atanapa asioki, netumoki si ashomo aawa osokoni teleleki peyie etumoki naaji tanaa oltukutuk ipikita ashu tenaa egarri, netumoki aitoshea megirsi aisumbuana arashu migira aisumbua oladuo anapani arashu olderefai loreuta anap aya osokoni.

Ore ena, naa enturunoto onkwashen, ashua nkwashen natipikaki ewei netoyio ashu ewei sidai, nimidim aiwosata nimidim ainyalata, petumoki atobik enkata naado, eh erishata sidai nainosayu. Neeku ore ena, na ebae sidai oleng amu kisaidia ntokiting' metaa kebik, mitoki ainyala, nimitoki si iltung'anak ai waste intokiting' anang'nang'aa ntokiting' ofio ofio. Neeku ore ena na entoki sidai tenintaasie intokiting' naturuno pookin tolchamba.

Ore intokiting' nadolta tene, naa adolta indaiki, kadolta na mpoosho, endegu, orgali, nkirik, enaisho, oltung'ani loinasita endaa, orkijiko, eh osupu. Ore ena na endaa sidai, eh kisaidia iltung'anak endaa tenenya endaa natii naitushula idaiki pookin, petumoki anoto afya ,ashua petumoki osesen lenye atagolo neidim aibooi imoyiaritin pookin.

Ore entoki nalotu indamunot tenadol ena, naa eramatare onkishu, noshi kishu ekule. Ore si entoki naisaidia ena, naa kisaidia laramatak menoto kule teleleki, nisaidia si metaa ore nkishu enye, metum imoyiaritin ofioofio. Ore si ilaramatak lo nkishu ekule, na lasima peeta intokiting' nalepie nkishu, lasima peeta ntokiting' enye natumoki atipik kule, petumoki atimir inaduo kule teleleki minyala kule tesidai.

Ore ena bae na kesidai tenebak oltung'ani nkishu enyanak. Ore ebaata onkishu, ashu enkirritata onkishu aitobiraki, aiken inkishu nonok nipik ilaleta aitobiraki pemitoki ashula onkulie, naa kesidai ashu kisaidia oleng',amu keku ore lasho linonok, ore tenibak mitoki amoyu. Neeku si tenenak olashe enkiteng' netumoki atubulu, netum afya aitobiraki, netumoki aitobiru iropiyiani ashu nitumoki aitaasa enaduo toki pookin niyieu etasapuka, etaa enkiteng' pookin sapuk.

Ore sababu panyor enabae, naa ore nkishu ekule na ntokiting' sidain oleng' tenifugai, arashu ah ntokiting' sidain tene ramati, amu ore eramatata onkishu ekule, na kilepunye value onkishu, nilepunye si uchumi ,nikitumoki aishoo yie oladuo tung'ani endaa, nitumoki ainasa enaake. Neeku tenifugai inkishu ekule, na entoki sidai oleng' amu kesidai eramatata enye. Amu endaa ake incho, netumoki aitayu kule naduo naba enaa eniyieu. Nintumia oltung'ani terishata niyieu.

Ore ena naa, na ormatunda, loshi lokinyuni intokiting' enye, laijo sai ena nkaroti. Ore entoki naisaidia enatoki ashu kulo matunda, na kilepunye value osesen, nikidim aishoo afya sidai. Idim si oltung'ani ataa mikibung' imoyiaritin arakaraka, neeku ore irmatunda teninosi, na entoki emaana oleng' ashu entoki etipat, toltung'anak pookin, toltung'ani botor, toltung'ani sapuk, kisaidia iltung'anak pookin kulingana olarin lenye. Meeta ninche tofauti, kisaidia ena daa iltung'anak pookin.

Ore eninko tenintobir samosa, amu keetae enookwashen neetae enoonkiri, ore eninko tenintobir na ing'asa oltung'ani aing'oru enkano nitumoki aitobira. Nintobir samosa inonok nipik intokiting' atua, nipik inkirik, tenaa nkirik duo ipik tenaa nkwashen, nipik atua aitadoki pitumoki ateyiara aitobiraki teilata peyie mitoki pitumoki aishoo ashu atimiraki iltung'anak iladuo pookin loba enaa iliyieu. Neeku ore samosa na entoki sidai oleng',amu kiteng'en iltung'anak biashara.

ore eninko tenintobir ormushele, loshula o mpoosho ashu loinosieki mpoosho. naa ing'as naaji oltungani, niyier ormushele kando. nintokitokie, nipik enkare nipik naaji shimpi ina are, peyie etumoki atamelono. ore pee idipi nipik emoti, nincho meteyiarayu ashu nincho mitokitoka, ore peyie eishu enkare nidotu. ore mpoosho naa eninko teninkaraank naalasima pee iyata eilata, niyata kitunkuu, niyata cubes nitumoki atipika meteyiarata. iyiolo pee eyiara nitumoki oltungani aingurai tenaa ketii shumpi, nintushul oladuoo mushele.

Ore ena naa kaawa ashuua coffee ore eneikoni teneitobiri naa ing'as oltung'ani apik enkare nintokitokie nipik enaduoo kaawa iyiolo piipik ,nipik sukari ning'uraa tenaa keishamu sukari ee ore sii maana ena toki ashua paa sidai ena siai naa keitoki kebol oltung'ani elukunya enaduo coffee ashuua kaawa ore neitoki sii areu enkijape piaku ore ena naa endaa tenenya iltung'anak neeku entoki etipat tolosho.

Ore enkolong nataasa ena siai naa enkolong nateyieng'ishie ashuu enkolong nikiata imotorik ore e eninko tenintabir naa lazima peiyata iladuoo kiek loomotorik niteyieng'ishe sii niaga inkirik inonok inaduo nintokitokie peitumoki anoto imotorik iyiolo niyier imotorik kando nipik inkirik oltoo ashuh emoti nitumoki aitokitokie niyier olchani kando peyie tenindip atodotu imotorik nindip aitayu inkirik inaduoo naanyai nitumoki aitushula olchani loomotorik omotorik peeyie etumoki aatabak osesen neeku ore maana ena toki naa keisaidia aabak osesen nisaidia sii metesheta oltung'ani osesen lenye.

Ore ena naa empejore oorpaek .ore entoki naisaidia empejore oorpaek naa ee ilo oltungani olchamba ee nintayu iladuoo paek iladuo oopejoyu .ore pindip aitayu iladuoo opejoyu ningoru enkima ino enkima nitumoki atapejie aitobiraki nipik shimbi aelie oriong ashu ipik ee entoki ake ntae pooki nindim atipika oltungani .yiolo pinya naa ifurahia sii oltungani inaduoo paek linonok amu kemelook naa ilntokitin sii laa enda kenana niaku itumoki oltungani ainosa teleleki

Ore ena eninko tenintobir, naa ing'asa aun ormalenke. Ore piun ormalenke, nitumoki aitayu laduo anterera lenyanak. Ore pintayu, nitumoki oltung'ani atutai lanterera, nitumoki ashomo atipika enkolong' metoito. Nintoi ninche. Ore pintoi, netumoki ataa enaduo daa nanyai, ashu enaikaraankai aanya. Neeku ore ena na entoki etipat oleng' amu kisaidia osesen, nisaidia si iltung'anak metaa kenya endaa. Nidim si iltung'anak atimir netum impisai.

ore eninko tenintobir ena naa ore ena naa skuma elshula oterere . ore eninko tenintobir naa ingas oltungani lasima piata inaduoo nituuno tolchamaba lino aitayu nilo akesu nigelu isidain nigelu sii inaduoo naionosayu . yiolo pi nilo agelu sininche terere indim aitayu terere tolchamba ake bado. nilotu aitushul nintuku aitukuoo enterit ashu ilchafui lotii nitumoki atudungdungo vizuri nitumoki aikaranga nichhe teleleki nenyae.

Ore ilomon layiolo kuhusu ena baye ore eninko teniun pilipili amu pilipili apa ena ,pilipili hoho ore sii eninko teniun ninche naa ing'as oltung'ani alo agelu empeku enye nilotu aun tolchamba lino aitobiraki nimpalilia nincho enkare nipik fertilizers peetumoki aanoto afya ee nintuku pee ,aituku tolchani lenye pee peibooyo imoyiaritin ore peidol ajo etaa inaduoo naakuto nitumoki atekesu lino apik ewueji sidai inaduo nemetumoki ainyialata peeitumoku atimira ashuu piitumoki oltung'ani aitumia tiang.